Eeh ndoger ng'echiriet, akere kit nemoe ko uu faida en mkulima, akere kit nekonu faida, ng'echiriet koyie mara mbili en kenyit , ng'echiriet kora komomoe ng'alek chechang moe kityok kebai akomoche kityok kerip kotililit elerue ng'echiriet aah kondirip komie kokonin profit anan kokoni faida aah komultplyeni kochokyin ngapi yie konyil aeng en kenyit agenge, so ndoker kiagik anan ng'echiriet akere kit netot kotoret mkulima koo sich faida kochokyi aah ng'echiriet kora komoe ketap moche kee so nditinye ng'echiriet konyolu ingen ile kitopee irip komie ibai kobiyoso komotindoo ng'al akirip komie olerue kotililit koo kobure komie ng'echiriet, then kit age koo anee aboindetab ng'echiriek ng'anda ko small scale atindoi kechiret angwan aah aborchinikee koto kolong longwong kidogo kidogo so baetab ng'echiriet inei ko kararan kabisa.

Kii nokere en yu ko chito nekailach uniform anan ingoroik ab kasiit ii ak kanam chito age long'it kabiza then biik cheogere ole mi kiit nechoribunoni koyai so kii neimuch koyooksei en yu ko imuch ko kakinam chichi kokobut ng'atutik, imuch kogachorso kachor kiit nebo chii ako kimuti, kimuti ribiik ab kalyet, ngoroichu imuch ko bo ribindet ab kalyet ak koimuti kobakofesen ng'otutik anan bokeyotchi kirwoget, aah imuch ko chichi kalel, kobut ng'atutik, ko kimuti inon moche kolany kariit asikimut kobokowal kirwogutik anan kirwokyi, so noton netesetai, imuch kakinam chii nekabut ng'atutik.